Ũndũ ũrĩa ũrathi na mbere mbica-inĩ ĩno nĩ, gwĩkĩra alama mahiũ maya mũthemba wa ngamĩra. Ũndũ ũyũ wĩkagwo kũhũthĩra cuma ya mũthemba. ĩkoragwo ĩcongetwo na ndemwa irĩa cirabatarania gwĩkĩrwo harĩ o ngamĩra. Na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia na njĩra nyingĩ mwanya mwanya. Wa mbere, nĩ na ũteithagia na kũmenya mũthemba wa ngamĩra, kana nĩ njamba kana nĩ ya mũtumia, nĩ ũhotaga gũtambũrithia ngamĩra o ngamĩra harĩa ĩrĩ, nĩ ĩmenyekaga kana nĩ ngamĩra ĩna mũrimũ, na kana ĩhana atĩa hihi mwena wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ wayo. Ũndũ ũngĩ bado nĩ ĩhotaga gũtambũrithia mwene ngamĩra ici. O mũndũ nĩ akoragwo na arama ĩrĩa ekĩraga ngamĩra ciake, na ningĩ ona nĩ ũkoragwo arĩ ũhũthũ kũhota gũthiĩ kwendia ngamĩra ici thoko-inĩ ya cio.

Aca, kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga gĩcigo-inĩ gĩakwa no, nĩrĩ kĩndũ njũĩ nĩ kĩndũ ndanahũthĩra. Ndĩkĩhũthĩrĩte na njĩra ngũrani, nĩndĩkĩhũthĩrĩte na gũthondeka njuici mũthemba wa njuici, nĩthondekaga njuici thaka mũno ĩkoragwo na cama na ningĩ bandũ nĩndĩkĩhũthĩrĩte ta ndawa. Nĩgĩteithagia mĩĩrĩ itu na njĩra mwanya mwanya, mũno mũno mathĩna ma nda. Nĩĩteithagia na mathina ma nda, no na ningĩ gũthondeka mĩĩrĩ itũ kũhũrana na mĩrimũ.

Ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩoneki gĩcigo-inĩ gĩakwa. Ndĩkĩhũthagĩra na njĩra mwanya mwanya, njĩra ya mbere, ndĩkĩhũthagĩra ta irio. Ndĩkĩrĩaga kĩndũ gĩkĩ na nĩkĩo Macadamia, nĩ tondũ nĩ kĩrĩ cama, nĩ gĩkoragwo na cama mwega mũno, nĩ gĩkoragwo kĩ na maguta maingĩ mũno, mũndũ akĩrĩa nĩ aiguaga wega. Ũndũ ũngĩ, nĩ kĩhũthagĩrwo ningĩ nĩ iganda kana makambuni, o gũthiĩ gũthondekera maguta, na maguta maacio nĩmakoragwo na ũguni mũingĩ mũno harĩ mĩĩrĩ itũ. Ningĩ no kĩhũthĩkaga na gũthondeka irio, irio-inĩ nĩ gĩkĩragwo gĩgathondeka irio cigakorwo ciĩ thaka na ciĩ njega mũno.

Mabũrũri ta Somalia na Ethiopia nĩmo moĩkaine mũno na ũkui wa ngamĩra iria-inĩ na maita maingĩ makoragwo magĩkua ngamĩra ici kana cikoragwo cigĩtwarwo mabũrũriinĩ maingĩ ma kũraya ya Egypt ũguo. Nĩ cigeragĩrio iriainĩ tondũ nĩ kuo gũtarĩ na mĩhĩnga mĩingĩ ya kĩmawatho na mabũrũri ngũrani, ningĩ niĩ ngamĩra ndĩngĩngua nĩ amu nĩ ndĩ guoya wa gũkuo nĩyo.

Ngĩrora mbica ĩno nĩta ĩratuonia mũndũ akĩgetha itunda mũthemba wa dragon fruit. Ũrĩa ingĩruta mũndũ ũngĩ gwĩka ũndũ ũyũ ingĩmũruta atĩrĩ, akamba kũmenya hĩndĩ ĩrĩa itunda rĩrĩ rĩrĩkũrũ. Na angĩmenya na kĩĩ? Angĩmba kũmenya na rangĩ, rangi nĩ kĩndũ kĩambere kĩngĩamba kũmwĩra. He rangi ũrĩ ĩbatiĩ gũkorwo naguo, ũngĩona rangi ũcio-rĩ, nĩ ũkũmenya itunda rĩrĩ nĩ rĩkũrũ na nĩ rĩkinyĩte kũgetwo. Ũndũ ũngĩ nĩ kũrora mahuti maya marĩo. Mahuti maya mangĩkorwo me mororo-rĩ, kana ũkĩhutia ũguo ũkona nĩ mahohu kaũndũ keho, no ũkorwo ũkĩmenya kana itunda rĩrĩ nĩ rĩkũrũ na nĩrĩkinyĩrĩire kũgethwo. Ũndũ ũngĩ nĩ kũmenya ũrĩa angĩhota kũgetha wega nĩ getha ndagatihio. Itunda rĩrĩ mahuti marĩo nĩ makoragwo na mĩigua, tũmĩigua na nginyarĩo nĩrĩrĩ tũmĩigua tũnini. Kũoguo ũndũ ũngĩ ingĩmũruta nĩ kũmenya ũrĩa atangĩthecwo nĩ tuo, kũoguo nĩ egũbatara gũkorwo ena ũmenyo wa kũgetha kahora na ningĩ no akorwo akĩhũthĩra indo cia kũmũteithĩrĩria kũgetha.

Mbica ĩno ĩratwonia anake erĩ na mũirĩtu makĩharĩria handũ mangĩhandĩra mboga na mũthemba ũyũ nĩ ũteithagia kũhanda mboga handũ hanini na ũkanda na njĩra hũthũ mũno ona nĩ ĩteithagia andũ mũno na kwaga gũitanga maĩ maingĩ mũno, ũngĩkorwo wĩ kũndũ gũtarĩ na maĩ maingĩ rĩ, njĩra ĩno nĩ koragwo ĩrĩ njega ya kũhandĩra.

Ĩĩ, macini yagũcinĩrĩra cuma nĩ ĩhũthagĩra thitima mũno. Maũndũ marĩa mũndũ aroraga akĩenda kũgũra macini ĩno nĩ maũndũ ta, mũthemba wa cuma iria angĩnda gũkorwo agĩcinagĩrĩra, na ningĩ mwaki wa macini ĩno kana mwaki ũrĩa enaguo harĩ rĩrĩa arenda kũhũthĩra macini ĩo arĩ. Mũthemba wa mwaki nĩ ũkoragwo wĩ wabata mũno tondũ macini ici nĩ ciũkaga ciĩna ithimi ngũrani cia mwaki. Ũndũ ũngĩ nĩ ũritũ wa macini ĩno. Angĩkorwo nĩ mũndũ arenda gũkorwo agĩthama thama kũma handũ hana ngĩnya harĩa hangĩ nĩ egũbatara kamacini kahũthahũthũ mwena-inĩ wa ũritũ wako. Ũndũ ũngĩ nĩngĩ nĩ nginya mbeca iria arabanga kũhũthĩra na kũgũra nyamũ ĩno, macini ĩno. Nĩarabatara kũmenya kana mbeca iria enacio nĩ cikũmũhotithia kũgũra macini ũna na kana ũna.

Ingĩhũthĩra ithimi ici kũmenya mũthemba wa irio irĩa ingĩhanda, mĩmera ĩrĩa ingĩhanda kũringana na mũigana wa maĩ ũrĩa wĩ tĩĩri-ni ũcio ũthimĩtwo. Ningĩ no hote kũmenya kana nĩngũbatara gũitagĩrĩria maĩ maingĩ, kana manini na ningĩ nĩngũhota kũmenya kana nĩ tũtambi mũthemba ũrĩkũ tũngĩkorwo tĩĩri-ni ũyũ. Kogwo nĩ ngũhũthirwo nĩ ũmenyo wa kũmenya, ũrĩa ingĩhota kũrĩma irio mũthemba ũna.

Nĩ mĩhĩrĩga ta Samburu, Luhya, Swahili, Maasai na ona Turkana. Mĩhĩrĩga ĩno rĩ, nĩ ĩhotaga kwonania ũndũire wao na maũndũ marĩa o mekaga ta rũrĩrĩ. Ũndũ ũyũ ndikwona harĩ ũndũ mũrũ, nĩ atĩ nĩ mahotaga gũtũthomithia maũndũ maingĩ mũno nginya ona gũtũonia kĩhũmo kĩao na ũndũire wao kuuma tene. Ona ithuĩ gĩkũyũ ngĩciria rĩ nĩ wega twamũkĩre ũndũ ũyũ tũhotage kwonanagia maũndũ marĩa memaitũ. Nĩ ũndũ mwega nĩ ũkũragia ciana, ũgakũrĩa mbeũ njĩthĩ na kwonania maũndũ marĩa ningĩ tũtoĩ kana tũtarĩ twa rutwo, ndikwona arĩ ũndũ mũrũ ona hanini.

Kuongithia mwana nĩ kũrĩ ũguni ngũrani harĩ nyina wa mwana na mwana. Nyina wa mwana nĩ ahotaga gũkorwo na kahinda kega ga kũhota kwendeka nĩ mwana wake, no anake akahota kwenda mwana wake wega nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwana aronga nĩ marakorwo makuhanĩrĩirie, kũoguo kahinda kau nĩ kega mũno harĩ kũmanyitithania o erĩ. Njĩra ĩngĩ ĩkoragwo na ũguni nĩ atĩ, nyina wa mwana nĩ ahotaga gũcokia mwĩrĩ wake ũkahana wega hĩndĩ ĩrĩa arongithia mwana, nĩ ahotaga gũcokanĩrĩria mwĩrĩ wake angĩkorwo onake-rĩ nĩ ararĩa wega. Ũndũ ũngĩ mbandũ nĩ atĩ, nyina wa mwana nĩ ahotaga kũmenya mathĩna marĩa mwana aragerera kahinda-inĩ kau. Nĩahotaga kũmenya mwana wake ena thĩna o wothe na njĩra hũthũ. Ningĩ ũguni ũngĩ harĩ mwana nĩ atĩ, mwana nĩ ahotaga gũkorwo akĩgitĩrwo mĩrimũ ngũrani, iria rĩa nyina nĩrĩmũteithagia gũkorwo na ũgitĩri mwega mwĩrĩ-inĩ wake harĩ mĩrimũ. Ũndũ ũngĩ nginya iria rĩa nyina nĩ rĩkoragwo rĩrĩega na gũteithĩrĩria mwana ũyũ gũkorwo ena nda ngega ĩtarĩ na mathĩna, nda yake yani ĩgakorwo ĩtarĩ na thĩna wa gũthĩa irio na njĩra ĩngĩ mbandũ.